Kore taa alee lojii Gachagua naa keitodolua te siasa ekenya ajoo keatai nkabilatin naamanya ng'hojii nejeitoi naa ldonyoo kerii taa naa mlima Kenya, naa ninshe elotuu ajoo kebakii naa ninshe apeny lalasharaa naaku kotuwa akeye mbata eworoo ake eitodolitaa oleng' kore sii ng'hai tokii naitodolua keitodolua ajo ketii ntokitin naas akee larikok naa tenkoitei e siri naaku kotuwaa akee keyeu naa taata nelimuu ajo nyo apaa nenia najokitai ninye nayeloo ninye ewon apaa etii sirkalii naaku kelikitaa raia ajokii ketii akee ntokitin naasi teng'utot nemeyeloo raiyaa naa oinia naitodiltaa naa ajoo kera akee ltung'ani loitodolitaa ajoo leng'hai abila naa inia abila enshe eyeu nolo anyayie siasa naaku nenia akeye ntokitin naitodolua te siasa, nkabila ontokitin naasita sirkalii te siri.

Kore taa ninkoo pintumia sheriani elturur leramataree nikiret naakeye piimidol atuwaa lmesigoo naa keyeu duo niyaa sheriani atuwaa ntoki nikirikoo nkoitei amu ore piidol seria ana nkoitei naa ikiltuu naa aretuu naa iyolo piidol atuwaa lmesigoo naa kultuu naake atuwaa kiritaa naa kore duo pukutum naa ateretoo todua ana nkoitei nikirikoo ana lkilang'lang'iet nintelelek ltungani nkwee inoo mara intogol pukutum naa sheria ateretoo amu kore peakuu idol egol nidol atuwaa keidimai akee piigil nkatai pookin igil taadake naa kore ake ntokii nimikireyoo taakili naa ninye ake iltuu aas tankaik oo te asat inono niasishoo naaku nejaa duo eyari ninko tinidol sheria peyie ikitum ateretoo te ramatii inoo eeeh.